Ciana, nĩ inyitagwo nĩ ũrugarĩ mũno, na ũndũ wa mbere aciari mabatiĩ kũmenya, nĩ atĩ, rĩrĩa mwana anyitwo nĩ ũrugarĩ, ũbatiĩ kwamba kũmũruta nguo irĩa ekĩrĩte, kana ũkamũnyihanyihia nguo, nĩgetha ũrugarĩ wone ka nĩ ũgũthiĩ thĩ. Ũndũ ũngĩ, angĩkorwo ũrugarĩ ũyũ nĩ ndũgũthiĩ thĩ, mũndũ nĩ oyaga gatambaya, agagaikia maaĩ-inĩ mararu, agakamaigĩrĩra haha mũtwe-inĩ kana haha gĩthithi-inĩ. Ũndũ ũrĩa aciari mekaga wa kũhĩtia, nĩ atĩ mahũthagĩra maaĩ mahehu, kana maaĩ mahiũ. No ũndũ ũrĩa ũbataire, nĩ atĩ wĩikie gatambaya kau maaĩ-inĩ mararu, ũmũigĩrĩre haha gĩthithi-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, angĩkorwo ũrugarĩ ũyũ ndũgũkorwo ũkĩgũa, no nginya ũkorwo ũkĩmũhe ndawa ya kũnini ũrugarĩ, na mũno mũno ndawa ici nĩ cionekaga nginya matuka-inĩ ma kwendia ndawa. Kwa mũhiano nĩ kũrĩ ndawa ĩtagwo panando, na nĩ ĩkoragwo ĩrĩ njega tondũ nĩ ĩgũithagia ũrugarĩ onaihenya. Kũguo rĩrĩa mwana akũnyitwo nĩ ũrugarĩ mũciari ambe amũrute nguo, acoke ũrugarĩ waga gũthiĩ thĩ, ahũthĩre gatambaya karĩa egũikĩtie maaĩ-inĩ mararu amũigĩrĩre gĩthithi-inĩ, na ningĩ waga gũthiĩ thĩ arĩkĩrĩrie na kũmũhe ndawa, ya ta Panadol. Na ũngĩaga gũthiĩ thĩ biũ, no amũhanyũkie thibitarĩ.

Kiriniki irĩa mũtumia athiaga mbere ya ahetwo mwana, nĩ ikoragwo na ũtiganu mũno na irĩa athiagwo athiaga aheyo mwana. Nĩ gũkorwo rĩrĩa atahetwo mwana, athiaga athiaga kũrora kũrorwo we mwenyewe, akaheyo ndawa irĩa mũndũ ameragia o mũthenya. Ona ningĩ, agathecwo cindano ta cia tetanus, ona ningĩ makarora mwana ũrĩa arakũra thĩiniĩ wa nda, na kũmũigua akinyĩte ha, na aikarĩte atĩa. No rĩrĩa arĩkia kũgĩa mwana, kiriniki icio nĩ icenjagia, nĩ gũkorwo nĩ mwana akoragwo agĩtwara mũno, amu ona angĩkorwo kiriniki ya mbere ya wiki igĩrĩ nĩwe ũroragwo ũrĩa ahana, na makarora mwana ũrĩa mũkonyo wake ũrahona. Kiriniki icio ingĩ ibuataga, nĩ cia mwana, amu mwana nĩ akoragwo agĩthecwo njanjo. Kwa mũhiano nĩ mathiaga kiriniki wiki ya gatandatũ, wiki ya ikũmi, ona ya wiki ya ikũmi na inya. Ona ningĩ, mathiĩ ũguo nĩ matuĩkaga a kũthecwo cindano, kana mwana agathecwo njanjo irĩa irĩa igiragĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ. Kwa mũhiano nĩ mathecagwo cindano ya kũgirĩrĩria mũrimũ wa wa wa wa TB. Ona ningĩ, nĩ maheagwo ndawa cia polio. Na ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ nĩ ũteithagia ciana ikagirĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ, na igakũra irĩ njega.

Kiriniki irĩa ciarĩ cia mbere na thutha wa kũheeo mwana, nĩ irĩ bata o ciothe. Nĩgũkorwo nginya cia thutha, mwana nĩ akoragwo agĩthecwo cindan, ona ningĩ akarorwo kiro, nĩgetha mũciari akamenya ũrĩa mwana wake arakũra. Ũndũ ũcio ũngĩ, aciari nĩ makoragwo magĩteanĩria kiriniki ici, na thutha wa kũrĩkia cindano, nĩ gũkorwo thutha wa kũrĩkia cindano, makoragwo magĩtwara ciana gũthima kiro na ũraihu. No ũndũ ũmwe monaga, atĩ no marũgie, nĩ gũkorwo, kiro na angĩkorwo mwana ti mũrũaru, to nginya mathiĩ nginya makarorwo kiro. Kũguo nĩ ngwenda kwĩra aciari atĩ, nĩ wega mwana athiaga athiage gũtwarwo akarorwo kiro, ona andũ matige gũteanĩria kiriniki ici nĩgũkorwo, kiriniki ici nĩ iteithagia ndagĩtarĩ akamenya ũrĩa mwana arakũra, na ningĩ angĩkorwo ndarakũra wega, ndagĩtarĩ no ahote kũheana ũteithio tene, mbere ya maũndũ mathũkĩte. Ũndũ ũcio ũngĩ, aciari nĩ makwenda kũmenya atĩ kiriniki ici, irĩ bata o ta cia mbere, nĩ gũkorwo nĩ iteithagia mũno thĩiniĩ wa mũkũrĩre wa mwana, ona ningĩ, igatũma mathĩna maingĩ mangĩoneka, matikoneke.

Wa mbere, morigitani kana thibitarĩ, no cithondeke ithomo kana, magathondeka handũ marathomithia atumia bata wa kũrehe ciana kiriniki, kana bata wa gũthiĩ kiriniki. Ũndũ ũcio ũngĩ, no makorwo magĩĩka atĩ rĩrĩa aciari marehwo marehe ciana kiriniki, nĩ maraheana iheeo, kwa mũkiano makaheana gacuka ka gũkuua mwana, ona ningĩ makaheana tũkuo twa mwana. Ũguo nĩ gũgũtũma aciari aingĩ makorwo magĩũka thibitarĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, aciari no makorwo makĩtwarĩrwo motungata maya mũciĩ, ona ningĩ, ndagĩtarĩ magathiĩ gũcera ciana ciao kana kũrora ciana ciao mũciĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ atĩ nĩ gũtigĩrĩra rĩrĩa andũ aya kana rĩrĩa aciari aya moka thibitarĩ, matirakorwo magĩbanga raini mũno, no ona ningĩ maratungatwo naihenya. Kũguo aciari makona ona makamenya rĩrĩa twathi thibitarĩ, nĩ tũtungatagwo naihenya. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, aciari rĩrĩa mathi gũtwara ciana thibitarĩ, arigitani makamaragĩria wega, na gĩtĩyo, nĩgetha nginya mũciari akaigua gũcoka nĩ gũkorwo nĩ arĩrio wega.

Nĩ ndamũtwarĩte rĩrĩa arĩ na mĩeri kenda, nĩ gũkorwo nĩ abataraine gũthecwo njanjo ya kũgirĩrĩria mũrimũ wa measles kana mũrimũ wa rubella, na rĩrĩa ndathire, tondũ ndathire thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe nĩ gũkorwo thibitarĩ ya thirikari ĩrĩ kũraihu, nĩ ndagĩire na ũtungata wa naihenya ona ningĩ ndiaikarire amu ona gũkorwo nĩ ndarĩhĩire, nĩ ndonire ũtungata ũyũ ũrĩ mwega, ona ningĩ, ndambire kũmũruta nguo, agĩthimwo kiro, agĩcoka agĩthimwo ũraihu, ona ningĩ agĩcoka agĩtecwo cindano, cindano ĩno ya mĩeri kenda ĩthecagwo haha guoko-inĩ, koguo ndaiguire ruo rũingĩ mũno.

Wa mbere, gũkorwo ũgĩikara wĩna ũgima wa mwĩrĩ nĩ gwabata mũno. Nĩ gũkorwo mũndũ nĩ aikaraga maica magĩkeno, ona ningĩ maica mena thayũ. Ũndũ ũngĩ mũndũ nĩahotaga gwĩka maũndũ make ma o mũthenya, kwa mũhiano nĩ ũhotaga kũruta wĩra waku, ona ningĩ nĩ ũhotaga gwĩka maũndũ marĩa mangĩgũteithia kuona mbeca. Ũndũ ũngĩ nĩ ũhotaga gũthiĩ kũndũ, na kũndũ, ona ningĩ noũhote gũcera, nĩgũkorwo gũkorwo ũrĩ na ũgima wa mwĩrĩ gũteithagia mũndũ gũcera kũndũ kũingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ ũgima wa mwĩrĩ nĩ mwega mũno nĩgũkorwo kũrĩ maũndũ mũndũ akoragwo akĩge akĩgerera rĩrĩa arĩ mũrũaru ta kũgũra ndawa, na rĩrĩa wona mũndũ atarĩ mũrũaru, mbeca iria angĩhũthĩra kũgũra ndawa no akorwo agĩcihũthĩra gwĩka maũndũ maingĩ, koguo no akorwo agĩteithia kana akĩyaka o wega o wega.

Wa mbere, ndawa cia mũciĩ nĩ ikoragwo na mawega maingĩ gũkĩra ndawa cia thibitarĩ, nĩ gũkorwo rĩrĩa mũndúũaranyuĩra ndawa mũciĩ, ndatindaga agĩthi thibitarĩ, na mũno mũno ndawa cia mũci citikoragwo irĩ cia gwĩtheca, no cia kũmeria na kanua. Ũndũ ũngĩ, ndawa cia thibitarĩ nĩ gũkorwo nĩ cia gwĩtheca, mũndũ nĩ akoragwo akĩgerera ruo rũingĩ, ona ningĩ agekora akĩkorwo na akĩhũthĩra nyingĩ nĩ gũkorwo no nginya ũthiĩ ũrĩhe, nĩgetha ũkinya kwa ndagĩtarĩ. Ũndũ ũngĩ, rĩrĩa ũrĩ mũciĩ, no ũhote kũrĩa wega, ona ningĩ, gwĩbanga wega rĩrĩa ũranyua ndawa icio.

Wendia na ũgũri wa maguta ma ngari, ona ningĩ maguta ma tawa, nĩũkoragwa na bata mũno nĩgũkorwo nĩũkoragwo ũgĩteithia arĩa maramendia ona ningĩ arĩa maramagũra, kwa mũhiano rĩrĩa mũndũ atuĩka kana nĩakorwo akĩgũra ngari tondũ ngari nonginya ĩkĩrwe maguta rĩrĩa ĩgũthii kwoguo gũkorwo kambuni ta ici cia kwendia maguta nĩitũteithagia nĩgũkorwo andũ nĩmegwĩkĩra ngari ciao maguta na mahote gũthii, ũndũ ũngĩ ona andũ arĩa marugaga kũhũthĩra indo ta stobu irĩa itũmagĩra maguta ma tawa ,ũkoraga kambũni ta ici nĩirendia nginya maguta ma tawa, kwoguo ũkona nĩirateithia mũno andũ arĩa marugaga, tondũ angĩkorwo akĩgũra maguta nĩahotaga kũruga irio ciake, ũndũ ũcio ũngĩ wendia wa maguta nĩũteithagia mũno nĩgũkorwo maguta maingĩ nĩmatũmaga gũtwarithia macini irĩa nyingĩ ikoragwa kambũninĩ kwoguo igatũma indo othondekwe kwa ũraithi, ũndũ ũcio ũngĩ wendia na ũgũri wa maguta nĩũreharĩra bũrũri mbeca nĩgũkorwa rĩrĩa maguta mendio ũhoro wa igoti nĩũnganagio mũno na ningĩ andũ magatuĩka agũteithĩka na bũrũri ũgatuĩka wa gũkũra.

Ũhoro wa mĩrũrũngano nĩ ĩihũrĩte mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩgũkorwo mũno mũno andũ ethĩ nĩ marakorwo makĩyumĩria kwa njĩra nene barabara, makarũrũngana nĩgũkorwo nĩ marona ta thirikari ĩtareka ũrĩa kwagĩrĩire, ona ningĩ, ũkĩrora thirikari nĩ gũkoretwo na ikuũ cia andũ mũno mũno mbeũ njĩthĩ, ona ningĩ andũ makora makariga kũrĩa mathiĩte, koguo ndona ũndũ toyũ nĩndĩreciria ũrĩa mĩrũrũngano ĩingĩhĩte bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, ona ningĩ ũrĩa thirikari kana ũrĩa borithi na andũ arĩa makoragwo me watho-inĩ, marakorwo makĩhũrana na andũ arĩa marĩ mũrũrũngano-inĩ, ũgakora nĩguo mũrũrũngano ũtuĩke nĩ wa gũthira, ũgakora kũrĩ andũ marakua na angĩ makomĩra mũno, angĩ magatigwo na majeruhi moru mũno, nĩgukorwo thirikari kana borithi nĩ ĩratũmĩra hinya mũingĩ kana mũkĩru rĩrĩa kwĩna mĩrũrũngano teno, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, ndeciria ndĩrona ũrĩa borithi meyumĩragia, rĩrĩa gwakorwo na ngũĩ mĩrũrũngano-inĩ ĩno magateithia nĩgetha andũ matikomĩre, ona ningĩ makagitĩra mbiacara cia andũ, nĩgetha itigakorwo ikĩiywo, ona ningĩ nĩ mekaga thirikari kana athigari na aborithi nĩ mareka wega nĩgũkorwo nĩmaragirĩrĩria andũ aingĩ kana biacara gũbunjwo, ona ningĩ ona angĩkorwo nĩ kũrakorwo na andũ maromĩra bado thirikari nĩ ĩrateithia mũno.

Bamĩrĩ-inĩ iitũ, gũtikoragwo na mĩrimũ ya kĩbamĩrĩ, no no njarĩrĩrie hanini kũrĩ ũhoro wa mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩgia bamĩrĩ nyingĩ. Kwa mũhiano, nĩ ũkoraga kwĩna bamĩrĩ andũ mena mũrimũ wa cukari, ona ningĩ, ona kana mũrimũ wa gũteng'era thakame. Nĩ gũkorwo mĩrimũ ta ĩno, rĩrĩa mũndũ ũmwe wa bamĩrĩ akorwo, akorwo nayo, nĩ gũkoragwo na ũgwati nĩ gũkorwo andũ angĩ a bamĩrĩ no makorwo makĩgwatwo nĩguo, ona no ona ningĩ tonginya. Ũndũ ũngĩ, nĩ atĩ nĩ ũkoraga kwĩna bamĩrĩ ĩna mathĩna ta ma ngothi, ũgekora ũndũ ũcio nĩ nĩ ũrebuata na nginya kũrĩ ciana. Kwa mũhiano, mũrimũ albino rĩrĩa wĩna aciari, nĩ ũkoraga nginya mũno ciana nĩ ciĩkoraga na maũndũ ta macio. Ona ningĩ, mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ nginya ta ya ta ya kanca, nĩ ũkoraga rĩrĩa mũciari anakorwo na mũrimũ kana mũndũ ũmwe wa bamĩrĩ anakorwo na mũrimũ kwa mũhiano kanca ya nyondo, nĩ ũkoraga nginya ciana nĩ ikoragwo na nĩ ikoragwo ikioneka ta ingĩgwatwo nĩ mũrimũ ũcio. Ona ningĩ to nginya makorwo makĩgwatwo naguo, no nĩ makoragwo me me hatĩka-inĩ nĩ gũkorwo onao no magwatwo nĩ mũrimũ ũyũ naihenya. Ũndũ ũngĩ, mĩrimũ ĩmwe ya bamĩrĩ, to nginya ĩkinyĩre ciana nĩ gũkorwo rĩrĩa aciari mathondekwo, to nginya ciana ituĩke cia kũgwatwo nĩ mĩrimũ ta ĩno.

Mbica ĩno nĩronania andũ na nĩ kũroneka tamarĩ handũ barabara-inĩ taũninĩ, ona ningĩ nĩ maroneka andũ aya nĩ makuĩte indo na mĩgongo, ona ningĩ makanyita tũnyamũ na moko mao, mbica ĩno ĩronania ta andũ aya marakorwo makĩhamũrithio nĩ kanjũ taũni, nĩ gũkorwo nomakorwo mekũigĩte, kana mekwendagúĩria indo handũ maba matabatairie, koguo rĩrĩa mona kanjũ, mũndũ oya indo ciake acĩkĩre mũgongo, ona noya kanyamũ karĩa ekũigĩrĩire indo ciake ora ihenya, nĩ gũkorwo nĩ maroneka nĩ kũra marora, nĩ gũkorwo nĩ maretigĩra kũnyikotwo nĩ kanjũ, nĩ gũkorwo matirĩ na marũa makwenderia taũni, ona ningĩ nĩ kũroneka andũ aya angĩ matakuĩte indo matirĩ nohoro waya makuĩte indo, tondũ o mũndũ arĩ, ena mĩhango yake o mwanya mwanya, ona ningĩ nĩ haroneka hena ngari hau mwena, koguo nĩ kuonania ĩno nĩ barabara ya taũni, nĩ gũkorwo taũni nĩkuo gũkoragwo na maũndũ maya ma andũ kũhamũrithio nĩ kanjũ rĩrĩa maga kũgũ kũrĩha magoti marĩa mabatarĩkaine, nĩgetha mahote kwenderia indo kũu.

Haya, mbica ĩno ĩronania atumia na andũ angĩ maroneka me handũ ta thibitarĩ-inĩ, ona ningĩ atumia aya maroneka wega, maroneka manyitĩte gĩbandĩko, kĩrĩa kĩronania ta magũkĩte gũthomithia andũ kana mauma na kambĩini ĩgũthiaga nambere, ya gũthomithia ũhoro wa ũgitĩri wa arũaru, koguo nĩ nguona andũ aya othe nĩ magũkĩte gũthoma, nĩgũkorwo amwe nĩ maroneka mekĩrĩte cati cironania ni ta cia kambĩni, ona ningĩ atumia aya nĩ maroneka nĩ marĩkia gũthomithia andũ nĩgũkorwo nĩ manjia kũhũra mbica, ona ningĩ manjia kuoneka marĩ andũ akenu.

Nyũmba ya Bomas of Kenya, nĩ ĩkoragwo ĩrĩ nyũmba yũĩkaine gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ gũkorwo andũ nĩ kuo mahũthagĩra gwĩka mĩcemanio amwe. Ona ningĩ, rĩrĩa gwekwo gĩthurano, kura ikoragwo igĩtarĩrwo kũndũ kũu kana ikanĩrĩrwo irĩ kũndũ kũu. Koguo, rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, nĩ ndĩciragia ũhoro wa nyũmba ya ya gũkũ bũrũri-inĩ ĩtagwo Bomas, nĩ gũkorwo nĩ ĩkoragwo ĩkĩhe Kenya mweke wa kũhũthĩra ta ta horo njega, nĩ gũkorwo kũo nĩ kuo ithurano cianagĩrĩrwo. Ona ningĩ kũu nĩ gũkoragwo na ithomo kana mĩcemanio ĩbangagwo o kũu, nĩ gũkorwo nĩ kũndũ gũkoragwo na thayũ, ona ningĩ gũkoragwo na ũgitĩri mũingĩ. Ona ningĩ nĩ gũkorwo nyũmba ĩno ya Bomas of Kenya nĩ horo yũĩkaine nginya mabũrũri-inĩ ma na nja. Ũkoraga rĩrĩa gwakorwo na mĩcemanio ĩrakuruhania andũ a mabũrũri ma na nja, nĩ ũkoraga atĩ, horo ĩno, nĩ yanjia gũtũmĩrwo nĩgetha tondũ kũu nĩ kuo moĩ, na nĩ kuo kwĩna ũgitĩri ũrĩa mwega. Koguo rĩrĩa ndona ta ũndũ ũyũ, nĩ ndĩciragia ũrĩa horo ĩno yanahũthĩrwo thĩiniĩ gwĩka maũndũ maingĩ. Kwa mũhiano kũanĩrĩrwo kwa ithurano, ona ningĩ gwĩkĩrwo mĩcemanio ya kĩmabũrũri, ona mĩcemanio ya gũkũ bũrũri-inĩ, ona ningĩ gwĩkĩra mathako ma ũndũire, na magatũteithia mũno.

Ũndũ wa mbere wa bata nĩ atĩ mũndũ angĩringithania igoti rĩrĩa rĩgũcokia na mbeca icio nĩũhotaga kũmenya ũkũoya mbeca cigana ona ningĩ nĩ ũhotaga kũmenya ũkũrĩha mbeca icio na ihinda rĩigana atĩa, ũndũ ũngĩ nĩũhotaga kũmenya kana nĩ ũkuoya mbeca icio cia gũkomba thĩĩnĩe wa handũ hau ũkũoyaga kana nĩ ũgũcenjia ũgethe harĩa igoti rĩrĩ rĩnini, ũndũ ũngĩ mũndũ nĩ ahotaga kũmenya kana wĩra ũrĩa wathĩe kũrutithia mbeca icio nĩũgũkorwo ũcoketie mbeca iria wakomba ona ningĩ ũkorwo wonete baida kũhũthĩra mbeca icio ũguo ngũona nĩ wega mũndũ aringithanagie igoti rĩrĩa akarĩha narĩo mbea cia gũkomba nĩgũkorwo rĩmwe ũkoraga nĩwarĩhio igoti rĩrĩ igũrũ na nĩgũo ũkona rĩrĩa ũgakorwo ũgĩcokia mbeca we ũgakorwo ũgĩthĩe hathara kwa ũguo nĩ kũrĩ bata mũno kũringithania igoti nĩgetha ũkamenya nginya itwa rĩaku rĩrĩa ũgũthĩe kũoya mbeca ta ici.

Ũndũ wa mbere, níĩatĩ, kũhũthĩra kandi cia ATM nĩ kwahũthirie maũndũ mũno, nĩ gũkorwo mũndũ nĩ ahotaga kũruta mbeca o ihinda o rĩothe, nĩgũkorwo ici kandi cia ATM nĩ ihũthĩkaga mũthenya mũgima ona ũtukũ mũgima, kũguo ũngĩkorwo nĩ mbeca wabatara ũtukũ no ũthiĩ ũrute, na ũtuĩke wa gũcihũthĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, ũngĩthiĩ kuoya kana kũruta mbeca rũhonge-inĩ rwa bengi, nĩ ũkoraga raini na ũkaara raini, na no ũkore ũgĩte mathaa maingĩ mũno, no angĩkorwo wĩna kandi ya ATM, ũthiaga tu ũkaruta, ona ihenya ihenya, na ũkauma. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, ũhoro wa kũhũthĩra ATM nĩ ũkoragwo na ũgitĩri ũrĩ ho nĩ gũkorwo gũtirĩ mũndũ wonaga pini yaku, nĩ gũtirĩ mũndũ wonaga indo ciaku. No kamacini wĩkĩraga namba na mbeca ciaku ikauma. Ũndũ ũcio ũngĩ, ũkoraga kũhũthĩra kandi cia ATM, nĩ kũrahũthia maũndũ nĩ gũkorwo, gakandi gaka nginya rĩrĩa ũkoraga nginya eeh macini cia ATM, nĩ ciigĩtwo handũ haraihu na bengi. Koguo no ũkore nginya handũ oboco yaku, kwĩna kandi ya kwĩna macini ya ATM, koguo no ũkorwo ũkĩruta mbeca. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, nĩ ũkoraga ka kũhũthĩra ATM nĩ kũrĩ na kaũgitĩri fulani, nĩ gũkorwo . Ona ningĩ ndũkoragwo na bata wa mandĩko maingĩ, nĩ gũkorwo no kũhihinya ũhihinyaga macini, ĩkaruta mbeca, nawe ũgathiĩ. Gũtirĩ mawĩra maingĩ ma maratathi.

Ũndũ ũyũ wa kũhũthĩra mbeca rĩrĩa ũtagũbangĩte kana kũgũra indo irĩa ũtagũbangĩte, nĩ ũkoragwo ũkĩhanĩka mũno nĩ gũkorwo, rĩrĩa ũgũthiĩ thoko kana ũgathiĩ handũ ũtagũbangĩte, nĩ ũkoraga kana ũtagũbangĩte indo irĩa ũragũra, nĩ ũkoraga ũkĩgũra indo nyingĩ ũtagabũngĩte. Kũguo ũgakora nĩ wahũthĩra mbeca nyingĩ. Ũndũ ũngĩ ũrĩa ũtũmaga mũndũ ahũthĩre mbeca nyingĩ rĩrĩa nĩ wa ũndũ atagũbangĩte nĩ atĩ, rĩrĩa mũndũ akoragwo na araata, nĩ wonaga atĩ araata aku nĩ magũra kĩndũ kana meka ũndũ na mbeca, nawe tondũ nĩ ũrenda mũiganane kana nĩ ũrenda mũhanane rĩ, ũgagĩtũmĩra mbeca o ũguo. Ũndũ ũngĩ ũtũmaga mũndũ ahũthĩra mbeca ũguo, nĩ atĩ rĩmwe nĩ ũkoraga rĩrĩa ũrĩ thoko, mũndũ akũreheire kĩndũ nginya akũgathĩrĩria ũrĩa kĩrĩ kĩega, nginya ũkona rĩu tondũ nĩ nĩ akũhihinyire mũno ũrĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ kĩega, ũkona nĩ kaba ũgũrĩte nĩgetha atigane nawe. Kana nĩ kaba wĩingĩrĩte hau, nĩgetha atigane nawe. Ũndũ ũngĩ rĩrĩa mũndũ nĩ athiaga thoko, akona indo njega ikamũkenia, na angĩkorwo ndũngĩhota kwĩgirĩrĩria kũgũra, ũkoraga nĩ wagũra indo nyingĩ ngina ũtabataraine. Kũguo ũgakora mbeca irĩa wahũthĩra thoko-inĩ ĩyo, nĩ nyingĩ kũrĩa ũrĩa ũgũbangĩte.

Ũndũ wa mbere, nĩ atĩ, matuka marĩa mateithagia mũndũ kũruta mbeca kũhũthĩra mũtambo wa thimũ, nĩ maingĩhĩte mũno. Kwa mũhiano okaraga handũ hena nduka, mũno mũno no nginya hakorwo na nduka ya M-Pesa, kana ona nduka thĩiniĩ kwĩna M-Pesa. Koguo ũgakora M-Pesa nĩ nĩ ĩingĩhĩte mũno, koguo mũndũ angĩenda kũruta mbeca, ndatindaga agĩthiĩ handũ haraihu nĩ gũkorwo M-Pesa ĩihũire o kũo. Ũndũ ũngĩ, ũhoro wa kũruta nginya mbeca kũhũthĩra mabengi, atĩ ũraruta mbeca kuuma bengi-inĩ ũkacirehe ũkatuĩka nacio mbeca baribari, onaguo nĩ ũtuĩkĩte mũhũthũ nĩ gũkorwo o matuka-inĩ macio ma M-Pesa, nĩ ũkoraga hena agent, a mabengi, na magagũteithia kũruta mbeca icio. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, ũhoro wa M-Pesa kana ũhoro wa kũruta mbeca kũhũthĩra M-Pesa, ũkoragwo ũrĩ mũhũthũ nĩ gũkoragwo gũtikoragwo gĩthomo mũndũ abataraga no gũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũkahihinya ũrenda kũruta, no ũkatuĩka wa kũruta. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, nginya ndũkoragwo M-Pesa ndĩkoragwo ĩkĩhũthĩra mbeca nyingĩ, nĩ gũkorwo angĩkorwo ũraruta ciringi ta magana meerĩ ũguo, ũgũtinio o ciringi mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja. Koguo ũkona atĩ, ũhoro ta ũyũ nĩ mwega, na nĩ mũhũthũ nĩ gũkorwo nginya ndũgũtinda ũgĩthiĩ ta mabengi-inĩ, ona ndũgũtinda ũgĩthiĩ handũ haraihu, ũkuumĩra o hau bara nduka ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ ũrute mbeca, ũtinio mbeca nini, na ũkorwo na mbeca ciaku baribari.

Ũndũ wa mbere, no nginya ũkorwo na thimũ. Ona ningĩ raini ĩrĩa ũrabatara nĩgetha ũhote kũruta mbeca. Ona ningĩ, ũnd ũũcio ũngĩ no nginya ũkorwo mwandĩkithie thĩiniĩ wa mũtaratara wa M-Pesa, ona kana wa Airtel Money. Ũndũ ũcio ũngĩ, no nginya ũkorwo na ũkĩmenya kũrĩa mũndũ athiaga nĩgetha ahote kũruta mbeca, ona ningĩ nyingĩ ũkorwo na mbeca njiganu irĩa ciagĩrĩire nĩgetha, watinio, ũkorwo wa gũtigara na irĩa ũrenda. Kũguo mũndũ ambaga gũkinya nduka-inĩ ya M-Pesa, agacoka agathiĩ thimũ-inĩ yake, rĩmwe no no ũthiĩ kũrĩ kanyamũ getagwo sim toolkit, wathiĩ ũkahutie M-Pesa then, arabu ũkahutia, ũrenda kũruta mbeca. Na hakoragwo handĩkĩtwo withdraw money. Magakũria kana ũrenda kuuma kũrĩ agent, nawe ũkandĩka ĩĩ. Ũgacoka ũkandĩka namba ĩyo ya agent, ona ningĩ store number yake. Na wandĩka ũguo ũgekĩra mbeca irĩa ũrenda kũruta, ũgekĩra pini yaku, ũgacoka ũgekĩra withdraw. Ona ndagĩka ĩmwe ndĩngĩthira, mbaca icio itaumĩte thimũ-inĩ yaku, na ũkaneeo nĩ mũndũ ũcio. Ũndũ ũngĩ, angĩkorwo ũrahũthĩra mũtambo wa Airtel Money, no nginya ũbuate o mũtaratara o ũcio, nĩgetha mbeca ciaku ihote kuuma. Mũtaratara ũyũ ndũkoragwo ũrĩ mũritũ, ona andũ akũrũ nĩ mahotaga kũwĩka.

Ũhoro wa ũgendi nĩ ũkoragwo wĩingĩhĩte mũno bũrũri-inĩ, ona ningĩ nĩ gũkorwo nĩ gũkoragwo na agendi kuuma nja wa bũrũri, ona ningĩ gũkakorwo na agendi a gũkũ o gwitũ bũrũri-inĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega nĩ gũkorwo bũrũri nĩ wonaga mbeca cia kwĩyaka ona cia gwĩkũria. Ona ningĩ ũhoro wa ũgendi nĩ ũkoragwo na bata nĩ gũkorwo nĩ wandĩkaga andũ aingĩ na magatuĩka agũteithĩkĩra oho. Rĩrĩa nguona mbica ta ĩno, nĩ ndĩreciria ũrĩa agendi mathiaga nyanjara-inĩ cia nyamũ, makerorera nyamũ, mũno mũno kũrĩ nyanjara ciũĩkaine ta Maasai Mara, kũrĩa andũ mathiaga makerore nyamũ magekenera. Ona agendi a kuuma kana athũngũ, nĩ mendete mũno gũũka kwĩrorera nĩ gũkorwo nĩ makenagio mũno nĩ cio. Ona ningĩ nĩ gũkorwo nĩ kũrĩ mĩkawa mĩnene mĩnene yakĩĩtwo gũkũ hakũhĩ kana thĩiniĩ wa nyanjara cia nyamũ, kũguo rĩrĩa athũngũ ta aya moka nĩ makoragwo magĩkena nĩ gũkorwo magũkoma o kũu, marĩe na rũciũ mokĩre merorere nyamũ. Ũndũ ũci ũngĩ nĩ atĩ, nĩ ndĩciragia ũrĩa nyamũ ikoragwo ikĩrehe ũtonga nĩ gũkorwo ona niĩ mwene ingĩthiĩ kwĩrorera nyamũ ta ici, njiguaga ndĩ mũkenu na ngaigua ngoro ĩhoreire na ngaigwa nĩ ndakenerera ũhoro wa kuona nyamũ, na ngahũra tũbica nĩ getha ndakĩinũka-rĩ ndũre ndirikanaga ndanona nyamũ ta ici.

Wa mbere macukuru maya magũthomithania ũhoro wa ũrigitani nĩmo moĩkaine ta KMTC, nĩ makoragwo maihũrĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gũkorwo o kaunti o kaunti nĩ ĩkoragwo ona cukuru ta ũyũ, kana ũgakora o thĩiniĩ wa kaunti kwĩna macukuru ta maya merĩ, ũndũ ũngĩ cukuru ĩno nĩ njega nĩ gũkorwo arutwo aya mathomaga mĩaka ĩtatũ rĩrĩa me cukuru-inĩ ta ũyũ, ona ningĩ magatuĩka agũteithĩka nĩ gũkorwo mathomo mao matirĩ goro, na tũgatuĩka a kuona nathi ona arigitani ega kuma macukuru-inĩ maya , cukuru ta ici nĩ cingenagia nĩ gũkorwo andũ ethĩ nĩ mahotaga gũthiĩ kũu makahota gũthomera maũndũ ma ũrigitani , handũ ha gũtinda ũgĩthiĩ macukuru marĩa ma goro, ũndũ ũngĩ mwega a cukuru ĩno nĩ atĩ, to nginya mũndũ akorwo ahĩtũkĩte akanyita A nĩgetha ũhote gũkinya cukuru ĩno nĩ gũkorwo nĩkũrĩ kothi ikoragwo ikiheanwo cukuru-inĩ ũyũ , iria itabaranagia ũkorwo ũhĩtũkĩte ũguo mũno na ũkona rĩrĩa arutwo aya mũrutwo atahĩtũkĩte mũno, nĩ ahotaga gũthiĩ cukuru-inĩ ta ũyũ agathoma kothi njega na akona wĩra , ũndũ ũngĩ nĩ atĩ arutwo arĩa makoragwo me thĩiniĩ wa cukuru ici nĩ makoragwo marĩ na ũhoro wa gĩtĩo ona ningĩ discipline, nĩ gũkorwo cukuru ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩgathĩrĩria kana ĩkĩonanĩrĩria atĩ no nginya arigitani makoragwo na mĩtugo mĩega, nĩgetha makonania ona rĩrĩa mamathomithia nĩ atĩ arutwo aya nĩmagakorwo na mĩtugo mĩega na nĩ makahota kwĩrorera andũ wega.

Mbica ĩno ĩronania andũ manyitĩte gĩbandĩko, na nĩ kĩroneka kĩandĩkĩtwo world cancer's day, na ndona ũndũ ta ũyũ nĩ ndĩreciria ũrĩa andũ maririkanaga thikũ ya mũrimũ wa cancer gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩguo mũthenya wa wakana mweri-inĩ wa kerĩ kana tarĩki inya mweri-inĩ wa kerĩ, na ũhoro ũyũ nĩ ũrandirikania ũrĩa andũ makoragwo magĩthomithio, ona ningĩ makerwo ũrĩa mabatiĩ gũikara nĩgetha rĩmwe mũndũ erigĩrĩrie kumana na mũrimũ ũyũ, ona rĩngĩ gũgakorwo kũrĩ na andũ marathimwo ithimi na ndũkũrĩhio cia kũrora kana wĩna mĩrimũ ta ĩno ,mũno mũno maroraga nyondo, ona ningĩ makarora njĩra ya ũciari ya airĩtu nĩgetha matigakorwo makĩnyitwo nĩ mũrimũ ta ũyũ, ona ningĩ ĩno nĩ kambĩni kana kambĩni ĩno ĩkoragwo ĩrĩ njega nĩgũkorwo nginya andũ arĩa makoragwo marwarĩte mũrimũ ũyũ wa cancer , nĩ makoragwo makĩigua mekĩrĩtwo hinya nĩ gũkorwo makoragwo makĩonio wendo, ona rĩmwe ũkoraga andũ aya marwarĩte mĩrimũ ĩno nĩ makoragwo makĩheyo ndawa cia buri, ona ningĩ makaheyo irio, na magathomithio ũrĩa mabatiĩ gũthiĩ na mbere na gũikara, koguo ndarora mbica ta ĩno nĩ ndĩreciria ũrĩa gũkoragwo na thikũ kama ĩmwe ya kũririkana mĩrimũ ta cancer , ona ningĩ nĩ gũkoragwo na mũthenya wa kũririkana mũrimũ ta cukari kũrĩa andũ mathomithagio, na makonio maũndũ mega, koguo nguona mĩthenya ta ĩno nĩ mĩega nĩgetha andũ magatuika agũthomithio na makamenya ũrĩa kwagĩrĩire gũikara kwĩrigĩrĩria mĩrimũ mĩna.

Wa mbere, nĩ makoretwo makĩthondeka ithomo, na kambĩini cia kũthomithia andũ ũrĩa mabatiĩ kũhanda mĩtĩ. Ona ningĩ, makamathomithia ũrĩa matabatiĩ gwaka ta mĩikũrũko-inĩ. Ona ningĩ ũrĩa mabatiĩ kũrĩma rĩrĩa me mĩikũrũko-inĩ. Ona ningĩ, makamahe irio irĩa cihotaga kũhandwo kũndũ kũrĩa tĩĩrĩ ũrĩ ũtarĩ mũnyitu mũno nĩgetha tĩĩri ndũgakuuo. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ makoretwo magĩthomithia andũ ũhoro wa waki manyũmba. Ona ningĩ magakĩmathomithia ũrĩa nyũmba ibatiĩ gwakwo nĩgetha itigakorwo ikĩrengwo mĩtĩ. Ona ningĩ makamonia njĩra ingĩ cia gwaka nyũmba itarahũthĩra mĩtĩ. Kwa mũhiano gwaka nyũmba na mahiga, nĩ gũkorwo ũngĩkorwo ũgĩaka nyũmba na mahiga, ndĩkoragwo ĩkĩhũthĩra mĩtĩ mĩingĩ. Koguo, ikundi ta ici nĩ ikoretwo ikĩgeria ũrĩa gũgũkorwo andũ makĩgiria gũtema mĩtitũ, ona ningĩ makarehe njĩra ingĩ cia ũrugi, irĩa itarahũthĩra ngũ nyingĩ ta ta jiko okoa. Kũguo ũgakora andũ matirathi gũtema mĩtĩ, kana matirathiĩ gũtema mĩtitũ nĩgetha wa nĩ ũndũ wa, methe ngũ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ marageria nĩ gũthomithia andúũũhoro wa kũrĩma ũgĩtũmĩra kanabathi kanini. Kwa mũhiano gũtũmĩra mataĩri, kana tũratathi ũkahandĩra ho, handũ ha gũthiĩ gũtema mĩtitũ ũgĩetha ũgĩetha handũ ha ha gwĩka atĩ, ha kũrĩma. Ũndúũũcio ũngĩ, nĩ atĩ nĩ maragiria andũ ũhoro wa gũcina, ona ningĩ makarehe maũndũ ma kũhũthĩra tũratathi tũrĩa tũtarĩ twa plastic, makahũthĩra tũratathi twega nĩgetha gũteithĩrĩria marĩa marĩa matũrigicĩirie kwaga gũthũka.

Ũhoro wa kũreherwo indo iria ũgũrĩte o gwaku mũciĩ, nĩ wĩingĩhĩte mũno gũkũ bũrũri-inĩ, na nguona nĩ ũndũ mwega nĩgũkorwo rĩrĩa mũndũ agũra kĩndũ, kana mũno mũno irio, nĩ irakorwo ikĩrehwo gwaku mũciĩ, ona ningĩ ũkareherwo na nduthi, kana na ngari, kwoguo nguona, rĩrĩa ndona ũndũ toyo wa gũtwara indo, nĩ ngenaga mũno nĩ gũkorwo mũndũ angĩgũra kĩndũ nginya ta kĩndũ arĩ ta Nairobi, nawe ũrĩ ta Nyĩrĩ, kĩndũ kĩu nĩ gĩkĩrahagwo o hakuhĩ nawe we ũgakĩgĩra o hau taũni-inĩ yaku ĩrĩ hakuhĩ, ona rĩmwe magakũrehera o gwaku mũciĩ, na wareherwo ũkaneo maratathi ũka ũka sign ũkonania atĩ nĩwona indo ciaku, koguo nĩ kuonania indo taici nĩ njega nĩ gũkorwo mũndũ nĩ ahotaga kũgũra indo kũraihu, na akareherwo o mũciĩ, ũndũ ũcio ũngĩ nĩatĩ, mũndũ indo ciakoe nĩ imenyagĩrĩrwo, ona ningĩ itingĩũka irĩ thũkie, na ingĩthũka, mũndũ nĩ acokagia kana ũka ũkaheyana mateta nogatuĩka wa gũteithio, kwoguo nguona, maũndũ tamaya nĩmega nĩ gũkorwo macenjetie ũhoro wa ũgũri na wendia ona ningĩ magakũria sector ya ũgũri.

Ũhoro wa kũmenyerera ũndũire witũ, nĩ ũkoretwo ũrĩ na bata mũno nĩ gũkorwo andũ nĩ maratuĩka a kuonia njiaro ici iroka ũhoro ũrĩa wakoragwo hĩndĩ ya tene. Ona ningĩ ĩgateithia kũmenyerera ũndũire wa kũndũ. Kũguo ũhora wa gũthondeka macindano ma nyĩmbo, ona ningĩ macukuru magakorwo magĩkorwo na mũthenya wa cultural day nĩ ĩrateithia mũno nĩ gũkorwo nĩ ũramenyerera ũndũire wa andũ, ona ningĩ ũkamaririkania ũrĩa tene gwakoragwo gũgĩikarwo.